Gĩtũmi kĩnene ona kĩrehaga kĩguũ nĩ andũ arĩa ũkoraga njĩra makĩĩte njĩra ya maaĩ, harĩa njĩra ya maaĩ ĩgeraga. Ũngĩhingĩrĩria maaĩ macio kana waake igũrũ wa njĩra ĩyo, magirĩrĩrie maaĩ macio maaga njĩra ya kũhĩtũka, matemaga njĩra ĩngĩ. Na no mateme njĩra ĩthiĩ ĩkore mĩgũnda ya andũ, no ĩteme njĩra ĩkore muciĩ wa mũndũ. No ĩteme njĩra, ona ĩthiĩ ĩkuue tĩĩri, na ĩthike andũ. Thirikari kana mĩbango ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kweheria nyũmba iria njake njĩra-inĩ ya maaĩ, ũgakora angĩ marĩmĩte njĩra-inĩ ya maaĩ, nĩ kwagĩrĩire gũkorwo na waatho wa kũgirĩrĩria. Na kũhandaga mĩtĩ mũno kũrĩa gũkoragwo kwĩ na kĩanda mũno tĩĩri kũndũ kwĩna kĩharũrũka. Kũndũ kũu kũngĩhandwo mĩtĩ, ona rĩrĩa mbura yoka, mbura nene ndĩngĩtema tĩĩri, kana ĩteme kĩrĩa tondũ nĩ ĩkũnyitĩrĩrwo ni mĩtĩ ĩyo.

Ũngĩhanda arabu mbura yage kura, wĩ ta mũrĩmi nĩwagĩrĩirwo kwetha njĩra ĩngĩ, ya kũgitĩra mũmera waku, ũrĩa ũtangĩte maĩ naihenya tĩri-inĩ. Wambere noũkunĩke tĩri, noũkunĩke mũgũnda ũcio na mahuti, wethe mahuti momũ, ũkabe kũrĩa mbegũ ĩrĩ mũno, arabu wethe maĩ okorwo nĩta maĩ ũgaitagĩrĩria no make sure ona ũkunĩkĩte ũguo, maĩ macio ona kũngĩgĩa rĩera rĩhana atĩa, matirĩhotaga, matirĩũraga rĩera-inĩ ta gũtherũka kuma tĩri-inĩ, ũrĩkoraga rĩu wĩkĩrĩte maĩ nohumbĩrĩte wega, maĩ macio mati mũmera atĩ nĩũrĩnyitaga maĩ, ona riũa rĩoka, maĩ macio marĩ o tĩri-inĩ koguo, nowanjirie njĩra ya gũitĩrĩria maĩ, kana, wĩhũrage maĩ, na mbombo kuma rũĩ kũrĩ arĩa me hakuhĩ na rũĩ, angĩko ta rũĩ noũtahe ũkaitĩrĩria, na, ũgakunĩka harĩa ma harĩa ũkũhandĩte na mahuti, nĩkũgirĩrĩria ona riũa rĩacina tĩri ũcio, maĩ macio matiranywĩka nĩ riũa.

Wega ona mbeca cia thendi, ona ũngĩriganĩrwo mũhuko, na nguo icio itwĩke nĩcia, nĩciahũrwo, mbeca icio ũríkoraga irĩ o ũrĩa irĩ, no ũngĩriganĩrwo mbeca nyingĩ cia maratathi, ũriganĩrwo ta kũruta mũhuko-inĩ nguo ikĩhũrwo, ona ihũrwo, icio mbeca citerũkangaga igathira igakũnjana na rĩnginya ikinye handũ ũndũ ũngĩremwo nginya gũtwara bengi icenjanio, no cia ma, no thendi icio ona ũngĩka atĩa ona ũngĩhũrana nacio, onacio ũngĩriganĩrwo handũ ona mbĩa ndĩngĩrĩa icio, no cia maratathi noũkorere waiga handũ nginya mbĩa ũkore nĩirĩte, no cia thendi, icio, ona noũriganĩrwo handũ nocikore kwa ihinda inene.

Tũngĩrora hĩndĩ ta ĩrĩa kwĩna riũwa mũno, na ũndũ nginya irio itangĩmera, thirikari nĩyagĩrĩirwo ĩgataithia kũrĩa kũgũmĩirwo mũno na ng'aragu. rĩmwe ĩkamahe irio, ĩkamataithĩrĩria na irio, ĩkamathomithia, na ĩkamataithia kũmathomithia atĩ rĩrĩa marĩhanda na irio ikorwo, makamathomithia njĩra iria mangĩhota kũiga irio cia magetha, nĩ ũndũ nginya magetha maya mangĩhũthĩrwo rĩrĩa ng'aragu yoka. Ũndũ ũngĩ nĩ rĩrĩa kwĩna ta mbura nene ya kĩguũ na ndũ, thirirkari nĩyagĩrĩirwo gũtaithĩrĩria andũ acio, kũmathomithia ũrĩa mangĩhota kũiga maaĩ macio, nĩguo ona maaĩ macio nomahũthĩrwo hĩndĩ ya kũhanda na kĩĩ, rĩrĩa kũniarĩte maaĩ macio magethire, monio njĩra ciakũgetha maaĩ macio, nĩguo ona mbura ĩyo yoka na kĩguũ, ona rĩrĩa gũkaniara na kũniare biũ, maaĩ marĩa magethete nomahũthĩrwo kũrĩma namo, narĩu nomataithĩkire kũhĩtũkĩra thirikari tondũ gũthondeka nyamũ cia gũtega maaĩ macio maingĩ, nĩirabatara mbeca nyingĩ, iria thirikari ĩngĩtaithĩrĩria, noĩkorwo ĩgunĩte andũ handũ hanene.

Ũgwati mũnene wa kamarĩ, ũkoraga nĩ wahũthĩra mbeca cioothe na nowage kũrĩa. Mũcara waku ngina wĩkore ũkĩendia indo. Tondũ kamarĩ ni karĩ tamaa ya nĩ ingĩarĩa, ndatigia kamwe ndĩe, ndatigia tũĩrĩ ndĩe, wageria bahati ũkarĩo. Wĩkoraga ũrahũthĩra mbeca kahora, kahora, kahora ũkĩgeria gũkinyĩra iria ciora. Makĩria nĩ ũkoraga nĩ yanina mbeca ciaku, ma ũkakora nĩ wanjia kwendia indo cia nyũmba nĩguo ũkĩgeria gũkinyĩra iria, iria thiru. Tondũ ũkoraga nayo rĩmwe nĩ ya kũhenereria mũndũ, no ũkore nĩ wagũa na kanyamũ kamwe, kamwe nĩko gatũma ũgwe, hakiri igakwĩra ũrĩe rĩngĩ. Ũgacokera rĩngĩ ũkoya mbeca ciaku, ũkoraga rĩa mũico rĩrĩa wendia kila kĩndũ na kĩĩ, wanjagia kũingĩra meciria-inĩ, ũkanjia ũgakora ona ndũreciria wega, nĩ wanjia gũkorwo na mastress maku ũguo, no ũngĩbahatika, ũguni mũnene ũngĩona no ũreire, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ hinya mũno. Harĩ andũ ikũmi, mũndũ ũmwe nĩwe wĩkoraga nĩwe ũrarĩa, ũngĩkora harĩ ũcio ũmwe harĩ acio ikũmi nĩ mbahati muno, kũrĩ nginya irĩ mbeca nyingĩ mũno, mbeca icio no ũteithĩke nacio na nocikũgune handũ hanene mũno.

Wagi wa mbura ihinda inene nĩ ũthũkĩtie mũno magetha ma mbembe tondu gwĩ kũndu kũmwe mbembe irabatara mbura nene, kũrĩ mbembe cia mbura nini ũgĩikora ũkĩhanda mbembe icio wetereire nĩgũkũura arabũ kwage kũura, nĩ ũkoraga mũrĩmi nĩ arathiĩ hadhara nene mũno, hadhara ya kũrĩmithia, hadhara ya nginya ũkĩgetha ũgakora gũtirĩ kĩndũ, mabebe moragĩra kĩĩ. Kwanja arĩa ehĩre nĩ arĩmi arĩa makoragwo kũndu area iria gũtari maaĩ. Hindĩ iyo nĩ ũkoraga andũ acio nĩ marateseka mũno na ũgakora nginya ũrĩmi nĩ ũthiaga thĩĩ, magetha magathiĩ thĩĩ mũno mũno.